Ndĩrona andũ marũgamĩte, me ta komitii-inĩ, mekĩrĩte mask ciao, ngũĩciria hĩndĩ-ĩno nĩ hĩndĩ ĩrĩa kũrarĩ na Corona, marũgamĩte ikinya rĩmwe kinya harĩa ũrĩa ũngĩ nĩgetha matikahote, ,nĩgetha marigĩrĩrie Corona, me komitii-inĩ. Nĩndĩrona mũnene wao anyitĩte kamero, akĩmarĩrĩria, nĩgetha mahote gũtarĩria kĩndũ kĩrĩa marenda gũĩka, komitii-inĩ ĩno yao. Okorũo nĩ mĩbango yao, ya kũrũgamĩrĩra ũhoro wĩgiĩ ũrigiti wa bũrũri.